Yeibate butisiet ko muswoknatet neboisie ko chang. Korong keibe tuguk ch ekokibute en mbar kipakekonori, kimuche keiben traktaishek ak ye kiib kipakekonor komie en stooishek ingele bandek kekonoren en guniok che mochute susurik che imuche kogakee en kasarta ne koi. Ye kikonor kinam kibwat kit ne yoche kemin en mbar ne isubi. Kiit ne boisie koketem mbaret kora kegetyi ak terektaishek, ngo mbarenik che eechen keboisien terektaishek che chang ye ibata temisiet kyal minutik ak kemin keswechuton.

Temik che mengechen konyorjinge kewelutik yon kaibata temisiet. Netai ko maimuch konai ngotko nyone ropta kasarta ne tyan anan ngot komi kemeut. Kit age ko alak komaimuch koal minutik, ko ngunon kou amun kewelutik chu. kit age ko mara komotindo chito rabishek che temen mbaret anan ko ch eolen minutik che kimine en mbar. Kora ko mara miten barak olyet ab bosbet anan katoltoleiywek ko uiy anan imuch kogake temisiet en timindoni ming'in.

Kingo kakwal olindet kechiriet konyit. Konyiti en amune ko ni ibwote kole ngwany tos bo olyet ne kaalen kerchiryoi anan kokioldechi beit nemi barak? Kiit age komara kacham olindet kechiryet, kora koboiboenchin amun kerkere abakora. Kit age ko alen kiming'in anan ki mioni kechiryet komamach lakini mamach komwochi oldoindet konyit kechiryet. Kora ko mara ko kitindo features che ter ak kechirek alak anan ko kitindo kuinoik ko kere konyiti.

Temisiet kobo komonut mising en tai yon amun temisiet kotoreti biikab emet ab Kenya igochin amitwogik ak kogochin kora kosich rabisiek. Kiit age ko temisiet ko yae biik komaseretyo. Igochin alak kasishek asimoiburyo buch. Kasishek en mbar kochang kogochin biik boisionik ak kityo ye yai boisioni kosiche rabisie. Banito bo tai nebo temisiet ko kararan amun toreti emet ab Kenya ak uchumi nebo Kenya komugul. Ko ngunon temisiet ko kiit ne yoche ketestai ak kityo kiimproven boisionito en emet.

Kikotoreton muswoknotet en mbarenyun, kouye kinanai muswoknotet oboisien en mbar. Kit nekiayai koyon omoche okolso otemen terektaisiek sikoik roisi temisiet nekoto boisie eik. Kit age ko okole keswek chekororon chekikiko en kompunisiek chenootin. Kit age koyon korobut minutit ii onde kinuokab muswoknotetab kasari chekiko chemotinye anan chemoityin murek anan ko susurik. Kit age ko kit nekiayai ii ko opite minutik alak cheu ikwek ak kerichek che kororon ii ak chetere tiong'ik cheu isirek.

Kalanishek ab chego ko tuguk che kigonorek chego olon kakigei chego. Ko yoche kora kerib tuguchutet en tililindo nemi barak asimang'em chego oln kagikonoren. Ko ole kiripto kalanishek chuto. Kiune ak beek che burgei, anan ko beek che tililen. Ko beechu kosafishani asimomurekitun kora asimamutaen chego yoche kora kekonori en ole kararan chego chemi kalanisiek asimawechok chechutet.

Kerenyun agobo kimnatet ab asista ak kimnatet ab mat ko agere ole bo komonut asista en temisiet amun minutik komokinge asista ne yamat asista ne mo woo anan ko nemo kiten. Ko maat komuch kobel minutik en mbar, bele agot kora suswek asimamuch koageten tuga yan kabel amitwogik chemi mbar koyoe teik koba hasara anan hasanet. So ko ngunon kobo komonut asista kosir maat neo ngap ng'eme minutik maat. Ko asisita kotoreti kosich. Asista ko konu burgeiyet nemokinge minutik.

Orani bo koyoktoet ab rabinik koba emotinwek ab sang ko kigotiny sobenyun ago kigotiny en oret neo. Orani kokararan ago achame kot mising orani ko secure maimuch kechor rabishek en oret kit age ko imuche iyogu rabishek kobwa simoit ab eut, ago imuche kora iboisien rabisheju sait nekemagen. Ko uiynwek che kibune koimuch kogakee koyoktoet aba rabinik anan ko delay en ko kit age komuch kohang'en appit nebo koyoktie ab rabishek kora komuch kogakee mara betushek che chang komakinyor rabinik kouiyndo nono ngandan kararan oranito.

Ko kiit ne kigotoret kotogos rurutikyuk ko katoltoleiywek che kororon ak chemiten olyenywan barak ak cemiten quality nywan barak. Ko katoltoleiywechu koyae minutik koruryo en chang'indo. Oneti biik agobo kotoltoleiywek ch eoboisien kit age ko amine minutiken arawek che nyolunotin asimaam tiong'ik cheu kutik ak isirek. Ko kiit ne oyoe kora amine minutik anan keswek che nootin ak keswek kora che nomege ak ye omenye. Ko kora ogonye kora yon karobon. Yon karobon komokinge minuitik beek che yomotin yon kora moto woo asisita mokinge kora minutik asista.

Ee kiayat account nekikonore rabishek ako kiranyorchigei keljin chemi barak ko account keote eng' benkit nemoche chito kou equity ko benkit nekararan amun konin lainitab equitel ko laini imuche icheru rabishek chemiten konorwet kobwa simoit ako imuche kora ial kit nekemoche eng' sait nekemokchenigei kora kokikon kadishek chekibendi yo imoche icheru rabishek eng' benki iwendi sait age tugul oot nda kemoi akiwe ATM iboishen kadini imuche icheru rabishek chekikende konorwet en benki kobo komonut amun kora konu besenwokik benkit koyop accout tiengei rabishek chetam indoi kotiengei besendo neinyoru

Bo komonut ingotuiyo ge biikab emet amun yon kotuiyo ge serkalit ak biikab emet komugul komiten kalyet ak koguiyet ab ge. Iguitos ge biik chebo kabilosiek che terter. Ko kiit neyoe soet sikoker kole mi kipagenge ko konet bik agobo kipagenge ak komonutiet ab kalyet en emet. Yon mi kipagenge komomi boryosiek agomomiten kora surchinet nebo kabilosiek che terter ago kora yoche koger soet kole miten kit ne keguren inclusivity yoche kigochi tuguk ab emet chitugul en kergeindo ago momiten corruption ko ngo uni komiten biik kipagenge.

Kewelutik ab boisiet ab moshinishek che kigeen chego en mbaret kochang imuch kobet sitimet ne ing'ete moshinisheju, ko yon kobet komokee chego. Maimuche koboi ama sitimet ko kiit age koimuch kosomisegitun anan komeyo moshinisiek ago mara sainon komomiten chito nechobe moshinsheju, ko bune kewelindo temindet ngokee cheju amun imuch kogomeiyo moshinishek tugul ago yoche kigeiy chego tuga che chang so ko sitimet, ak imuch komeye moshinishek ak kewelinwek che chang che bune moshinisheju.

Eiy kironyoru prompt nebo lipanetab toretosiek ago toretosheju kobo komonut en muswoknatet ab kasari tinye kelchinoik amun imuch ketore biik che seretos koyob lipanani, yon kalipan biik che chang rabishek che tuten koyumokse ak kotoret biik alak ak ichek. Bichu koyoche kotoret koba sugul alak, iloche ge alak ak kora kwomisie alak. Toreti kora biik chemiten ole ya ole mi asista neo anan ko ropta neo

Kanetishet konamgei ak rapinik ko anetegei ale rapishek komatukuk chekiwechowechi keboishen en tukuk chekakimach imuuch keboishe rapishek kora en badaptai anetegei ale rapishek kora koyochei kinde taban tutin anan kinde konorwet cheyochei keboishen en tai yun yon karor rapishek ko kiit age nanetegei ko anetegei akobo tukuk badaptai cheyoche keboishen en rapishe chu sikomuch koib keljinet rapinik yon kotakeboishen kobek ko miten badaptai chekindoi rapishek sikowek paita en tai yo

Kokwoutik chekisibi sikeker kelee kokityi financial risk ko cheisubi, netai ko keseven rabishek chetun iboishen yoon koriwe chito retire, ko kiit akee ko keker eleboishoitoi rabishek, kikere kotiwechowechi anan iiboishen komnye, ko kiit akee ko mokingoshinge barak, mokinome kiole tukuk chemokityin, ko yoon kakeba retire ko miten kiit nekebore pension schemes, ko boishoni bo pension scheme ko konorun rabishek kotuten tilen kila yoon teboishei chito asitun iboishen en ortinwek cheterter yoon korimuny en boishet yoon korinyon kaa.

Kaimutyet neo yon kiribe rabisiek ko anan kogage rabisiek ako Imuch komoe rabisiechu keboisien sainaton ko koimutik Che mi ko Imuch konerech chito amun kagokany tor kagonget anan koimge kole wany amune si kogage rabisiek so ko kaimutichu ko ibu kagaet ab ge nebo rabisiek chuton

Serkkalit nebo kasari koyoe tuguk che isubi sikoker kole miten ripsetab data chebo biik. Koorng kesire kipng'amootinik ch engen ole kiyoito kasinito kobun muswoknatet ab kasari kora koyoche komiten biik che iyonotin en serkalit. Biik ch ekiyoni kele mowechowechi data chebo biik en ortinwek chemonyolu. Kiit age kesire ribiik ab kalyet korib tuguchoto kibore data chebo biik. Yon miten kalyet komomuche kwechowech data chebo biik amun ribse bichu.

Chito ne iboru arorutik agobo E-Citizen koyoche koarorji biik agobo E-Citizen inito, inoisie biik kole nee niton ak kowol kora tebutik che miten agobo kipindinito. Ye inaisi biik konyityi biik ak kobrchi ele kilipondo tuguk. Ak komwochi kora kole koroi kotoreti biikasikonyor tuguk ak toretoshek che bunu serkalit ab Kenya. Ko yon kagonaisi biiik, koyai biik boisioni ak koteb biik tuguk agobo kiiton kowolu chichiton, ye kawol koyamak biik ak konai agobo kiito.

Boisionik che konu kotab aisurtu nemi soet ko che isubi: Netai konoisie iik agobo komonutik ab kayumet ab aisurushek. Ye inaisi biik agobo aisurushek komuch biik koyum aisurushek amun kagonyor ng'omnatet agoobo boisiioni. Mi biik alak chemogere komonutik ko ye kinaisi kogere ak kogon aisurushek. Kiyumi kora aisurusheju kotienge rbaishek che toche chito. KO biik alak kotoche rabishek che chang kiyumi aisurushek chemi barak kosir che toche rabishek chemi ng'weny. Ko aisurusheju y e kiyum konyokeboishen en bandap tai en serkalit ab Kenya. Keteksen barabaroshek, sipitaliek, ak sugulisiek che nyo kobo kora komonut en biik ab emet.

Bonwek ab oret che kipoisien keipchin olik tugul kochang, nemiten kooretab pikipiki ole chito tuguk en online ak kityo keipchi ak pikipiki koityin chichito en oret nenyolu. Kiit age ko yan kaal chito en online koibe karit nebo kompunit agoi ketesiet nebokoiben chito tuguk en kasarta ne kiten. Kiit age komuch keib en emotinwek ab sang kobun kobwa emet age keboisiein ndegeit ko ityin kora olindet tuguchu en oret ne nyolunot ak en oret ne nwach.

Nyolunot kibrutoyot koboishen kompunit yonmiten rutoito nitoni Kobo komonut amunii roisi Ako Magali en komi rutoito Magali oret Ako Magali kora tuguk cheboishen kompunit kotoreti komutote anan kochengkyi ot karishek ak biik cheborchinote ole bendi ko alak ii ko kompunit kokonu tuguk chemokyinkee kibrutoyot ingo tuguk chekiome amunii kazitab kompunit ii kokorib kibrutoyot kora komiten sekuriti ripoti kora kibrutoyot yowendi rutoito

indo rotilit olindet oldoindet amun moche koger ngot ko oldoindet ko chito nemaya, ako neng'olole ak biik anan ko olikyik, ko kere kot ko tindo lugait nekararan akomuche kong'ololjindo ano biik cheolisye, bo komunut amun kere kora kole olindoni koripto ano kastomaekchik, tos ng'olole kowekyin ni anan ng'ololjin komyee, ko yom momi kiit ii ko tos ng'ololjindo ano, mabolchin kastomaek oldoindet nemie, ako oldoindet ii koyoche kotindo relation nekararan ak chito neolisye.

Bo komonut komi kipagenge en ole kiyoen boisionik niton ko amune; konu kalyet kipagenge, yon yoe biik boisiet komi kipagenge, kora komuche kopchei biiik kobwotutik, yon kapchei biik kobwotutik komiten kipagenge en bichon. IMuch kora konetke biik tuguk che terter ak kityo ye noiyo komiten kipagenge en konetutik che kanetenge ingo. Kora koyae biik boisiet en oret nenyolunot ago miten kelchin boisionikche kagiyai en kipagenge.

Eiy tuguk che kakisal kotese aldaet ab tuguchuto amun en solishoni komiten tuguk oeng'u, miten chito ne salishe, ne sole tuguchu ak tuguk ch ekogiboishen kesalishen ngo rangik anan tuguk che kiboisien kesiren kit ne ter koniton kotese olyet ab kiito kwo barak amun chichi solishe komache klipan boisiet ne kayai boisien rabinik ak kora ko tuguchu kogiboisien kesolishe, ngo rangik kokakiole koboishe rabishek ko ngunon olyonikobo kiy ketese kele rabishek che kiliponi chichino ak rabishek che kokiolen tuguchukan ak rabishek any cbebo koroito kakisal ko niton koyae olyet kwo barak.

YOn mobois simoit yan kaal ko otebe toretet kobun tuget ne kiolen, awendi ngunon agoi tuget ne koalen simoini asikomuch kochobwon simoini anan kogonon simoit age anan kogonon arorutik che yoche aboisien si komuch kochoboksimoini.